Tukuk chemilon en yuu ko rabishek elibushek sosom ak somok bokol somok ak konom, milon tukuchu amun barakunyin kokasir kele Tala, nebo oeng komilon simoit netindo chito nemiten yuton, en simoit ii neboishen ak kotindo rabishek imuche koal simoit nebokomonutiet nekararan kosir koboishen kiit nekikotermes kiyoitab barak.

Nyone metinyun sipitali, inoker pichaini okere chito nemioni ak konyoindet, nemiten tabanunyin komara ko kametab inendet nemioni, konon abwat kora akobo kerichek chekilukui en sipitali, nebo oeng kobwotwon kora sindanut nekiruten biik akobwote akobo teshinetab beek neimuche ketesyin en sipitali, ibwotwon kora imuch konyain takitariek cheterter en sipitali amun moilewenjinikee takitari nenyoin.

Bokomonut boishoni amun toku kele tukuk chekong'ololen bichuton alan boishet ne ko kingololen en ireyu ko kokoyonchin icheket, kobunchi komonut amun olee komoktoi aketukul kokakoit yoton neiboru kele nyorunen kelchin kioto kotinye ng'alalet, iboru kora kele bichuto kotindo ng'echerok cheechen en oleyoen boishonikwak.

Ministiri nebo kaliet noto ko interior cabinet secretary neyoe koik nemnye ribetab emet, ministiri niton koribe kaliet ak kenam chorik cheimuche kochor rabishek, tukaa anan kochor benkit, ministirit niton kotoreti olewoo en kasarta neuui, toreti kora emotinwek cheimuche komotinye kaliet koyokto asikarikwak kobarkee ak bunik anan ko chorik.

Boishoni ole nyolundo ilenjinii chito nekinete kolach ingoroik chemonyikisen chenyolji koitok nebo konetishet amun boishet nemiten ireyiu ko boishet nenyigis kot missing, en boishoni konyolu korong kokon gee chito nekinete amun kit nenyolu koyai chito ne inetishe konyolu koyai nekinete ak inei, imuche ilenchi koser kelyek kyik ak koribis kwo ngueny olompo nekit takikoshek tama ak ngandan ui boishoni konyolu kokilgee inendet nekinete.

Ng'omnotet nenyolu itinye en ireyuu ko elekirutito chito, asityo komerut iwech, nyolu itinye ng'omnotet ilee kerichek chetian chenyolu kerutyi chichiton sit-in komerutyi kerichek chechang anan ko kerichek cheter, kora konyolu ikuye ilee tindo miondo ainon chichii sikobit komerutyi kerichek chemochoton, kariik any chenyolu imokyinikee anan nyolu itinye en yuu ko sindanut nekirutishen, kerichek, spirit, tukuk chekilokyin eunek ak moshinit neimuche kora ibimanen pressure en chito nemioni.